Somanet i ko kiit nebo komonut kabisa en sobenyun amun netai ko kigotoreton kolititan korong, ko kingolititan ko kiramuch anai tuguk che terter tuguk che miachen ak che yachen, tuguk che yoche awal ii ak tuguk che yoche asisiken. Somanet kora ko kigotoreton asich bosiet ne kiosomonchi, en boisionoto ko kironyorchige kelchin amun kiramuch anyor rabinik che amuche otoretenge anendet en bosionikyuk. Kora kobun somanet ko kiramuch otoret biik en rabinik choton che onome en kasit noton ne kiasomonchi, atoret biik che maimuche ge ak asomesan kora lagok ogoi lagok kosoman.